Angĩkorwo mwana nĩ aciarwo atakinyanĩirie ikĩro irĩa ciagĩrĩire, hihi akorwo nĩ aciarwo ihinda rĩake rĩtakinyĩte, kana aciarwo na kaũndũ o gogothe, kangĩrehe moritũ mũtũũrĩre-inĩ wake, nĩ ambaga kũigwo haha nĩgetha akinyanĩrie ikĩro irĩa ciagĩrĩire, cingĩmũhotithia gũkũra na njĩra ĩrĩa ĩĩ yaagĩrĩire. Angĩaga ũguo mwana ũcio no akũre ena mathĩna maingĩ mũno ona no akore akĩaga gũthiĩ na mbere nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte, akorwo agĩte muoyo wake. Koguo nĩ ĩteithagia mwana ũtakinyanĩire ikĩro gũkũra na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire na nĩ ũndũ waagĩrĩire mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.